Gino itiyo go e konyo geng'o tuoche minyalo kel kod loso hera, tuoche kaka okimi, tuoche kaka nyach. Inyalo kitiyo gi gini ka jii loso hera to geng'o tuoche aila go. Okonyo kendo e geng'o iye mokochan ne jok maloso hera.